Ore Nena ropiyiani naa iropiyiani naalakisho naaji sirkali arashuu naaretie sirkali iltung'anak eeta nkabilaritin kumok oleng oo ltung'anak dooi laaijo lootamorutua naaijo sii ltung'anak limidimu ate eing'orr sii nkolia, eing'orr sii nkera nemeeta ntoiwuo, neeku ore mpisai naaijo nena neishori lelo tung'ana pee eidimu sii ninche maaisha.

Keata nkoitoi kumok oleng naidim nena iropiyian ailepunye enkiyiounoto oo ntomonok. ore nedukua, ore iropiyiani naa keidim naaji aibung'ata inkituaak ashu intomonok, nebolie biashara arashu eidim naaji aibung'ata neinyeng'unye intokitin naijo nkishu aa lasho, matejo arashuu inkineji, arashu intare naitadak naeitkoi aitoki ninche aaponu aamir etangasa adaa rishata naodo, peetumoki aitainye iropiyiani netumie faida.

Iiindim ataa ore entoki e dukuya naake eng'asa aaku ing'as aitaas ilo tung'ani entoki naji interview aing'uraa naa ashu kincho inkardasini enyenak todua tenaaak ormwalimui loota diploma arashu ormwalimui oota degree tenkisuma enye. Nidol kiwang'o ewueji netabaikia ninye tenkisuma enye pee kitumoki naa aishoo iyiolou ajo kaji etabayie arashu kebaa eng'eno enye ninye.

Ore ena naa enkitobirata ormanyara naa ore eunoto orkieek naa keeta imbaa kumok sidain oleng , aa ore embae edukuya naa kengas aaku kemit enkwatata enkare ashu elototo enkare tenesha pemitoki enkare akwet oleng aor enkop nitayu naji matejo irmartin arashu nitayu impoori .Ore enkae aisidai eunoto orkiek amu ee kitobir naji ormanyara metaa ketii enkijape sidai , netum oltungani iloipi sidain nitoki sii aku eunoto orkiek naa keyau ninye enchan , mitoki osiwuo adumunye aor enkop.

Adolta emukunda natuturoki neuno irpaek, neuno sii enkitung'uu , naa ore ena kitung'uu o kulo paek etukurokoki neeku ore saai adolta oltung'ani egira apik enkare, egira aboloki enkare.

Ketii enkitook naboo nagiraa aitashee netii olmurua oboo lotii atoon tene wueji to soitook. Netii enkitook natii mafuuli nagira amiir lmatundaa. Netii olomouwo ogira aosh olchaani loishopito ng'ilaani aoshotu lchaani nenamipita epopoo te nkooriong'. Netii sii lbukeet loirang'aa tenie opikii lshafui tenepoo ltung'anak ainyang'uu lmatunda.